Ane anyun akose lokoiwek konyul somok eng' betut ko anyun cham komi lokoiwek checham keborastoi eng' keteshet anyun nebo kass FM kocham keborostoi lokoiwek sait oeng' nebo beet ko nito ko sait anyun nebo asubuhi kokaking'etyo kora ko mito anyun lokoiwek chebo sait loo nebo beet ko chuto kocham ko kepeperta nekiborostoi anyun tukuk chekoyoyokis eng' emet kong'etekei sait agenge akoi noto bo loo ko mito anyun nebo kokaimen nebo sait taman ak oeng' ko nito anyun koborostoi lokoiwek chebo koskoling' kokakoimen ako kakoratarat emet ko choto ko lokoiwek chemito keteshiet nebo kass FM ko mito anyun chebo televisenit kora nebo citizen akot ko nito kocham komi sait tisop nebo kemboi

Miten anyun keteswek cheterter chebo redioshek eng' emenyo nebo Kenya ko anyun ane achome mising' ketesiet nebo kass ko yuto anyun rediot nito bo kass ko cham kotinyei anyun lokoiwek chekororon mising' ako mito eng' kebeberwek cheterterchin ako kora redioit nito bo kass kocham kotinyei kanetutoik cheterterchin akobo akot kabotishet ko yuto inyoru kanetishet ne oo mising' ako atkii chito kabotindet ko mikoi inetkei tukun chechang' mising' ako kora ko eng' komosta nebo kabaibaitet ko cham kotinyei kora ityenwokik che kororon mising' che cham kokosei biko ako nito koyoei akot biik chechang' kokas anyun keteshet nito

Anyun ngiwe chitoko koot nebo konyoiset anan ko hospitalit kocham komiten anyun chikilishet nemokoi keyochi chii agetugul ngimioni akot anan komemioni ko mokoi inyoru doktorindet koyoe chikilishet nyi asikonai ngimite anan itinye boroindo anan ko metinye miondo age tugul ko anyun ane ko kikeyoywo chikilet anyun nakikikas muguleldo nyu ko yuto ko kikimochei sikekas atko atinye kaimutiet agetugul akobo biret ap muguleldo ko kikikas anyun ako yuto ko kimwawo doktorindet kolecho mii komie muguleldo nyu kora ko miten ole kiawe keyoywo chikilishet anyun akobo bortonyu komugul ko yuto kokikindenen mashinit neo mising ako kikitoni atkomito anyun kiy age tugul anan ko kaimutiet age tugul.

Miten anyun oratinwek cheterter chemii kokwenyun chekigopoishe keter mionwogik cheterter ko anyun mito anyun oret agenge nekigepoishe mising' kei kokwet ketere imyondo noton nepo malariait ko yutok ko kigeamuan keip piko chepo kokwet keiste chapuk alak tugul cheipu anyun koroito nitok ako koraa ko ngenyoru peeko chekiruyo eng' parabara anan ko karibu kot nepo chi keistoy peek chotok tugul anan kerong'ji mwanik asikomeyo warek chepo anyun umbuishek chotok koraa cham kekori tumdo nimito korik ab piko asimaip tiong'ik chutok koraa amun ndakikar tumdo kopek kopendi olelo tiong'ik chutok ako makinyoru mionwogik chutok.

Namet anyun noto nebo netwokishek ko neu akot eng kokwet nobunu ane ko kinyoru koimutik che chang mising akobo netwokishek ko anyun nginyoru neu akot nebo safaricom ko cham koimen biich lakini mamising ko nginyoru neu lainda nebo airtel ko cham koimech kot mising amu kinyoru bustaishek chebo airtel mising kot makindenowech koroni nyo anan ko kinyoru akenge kityo ko nitok koyoe kwo ng'weny mising netwokishek ako kinyoru anyun kaimet neo mising kobun anyun kampunishek chuto kora kiy neyoe asimakinyoru netwokishek chuto komie ko kinyoru kimite orit nebo milimok ko nito koyoe komachut network anan komanam koret network komie.

Ko anyun miten tiong'ik che ter ter che yoe emoni nyo nepo Kenya ana ko emotunwek che chang mising cheitilili emet koanyun mito tiong'ik cheu valtures anan ko kimaketok ko inyoru anyun tiong'ik chuto ko bo komonut mising kot ng'anda matia kochome biiko tiong'ik chuto sosei biko che chang mising ko yoe kasit nekararan mising icheket amu inyoru akot ndameyo tiong'ik ko icheket chemokoi kobwa cheu toritik chuto nyokwam panyek kwach akotilil anyun emet kora neu kimaketok kokakome kiy ko icheket ko mokoi koip akoam tugul ako nito koyoe emet kotililit mising.

Ane anyun koai chito nekiasoman kitabusiek cheterter akobo anyun kararindo anan oret ne tos ipoishe chito aainai otkimi komnyee eng' ng'alek ab porto ko kiasoman akobo anyun chikilisiet nebo chito ak kararindo nyin ko anyun ane kokigoyaya nitok awo akot chikilisiet konyil aeng' eng' kenyit ko chikilisiet anyun ne awendi ko nemokoi iwe kechikilin kepoishe moshinisiek che echen mising' ako piko cheyoe anan ko kwerie moshinisiek chutok ko daktarisiek chetinye ng'omnatet neo mising' ko nitok ko sikopo komanut mising' anyun iwe anyun kechikilin ko inaechito akobo porto ng'ung ak kiy netesetai eng' porto ng'ung ako yutok otko ketinye chito akot korot agetugul komuch kenyaa eng' chokchinet.

Ketesiet anyun nechamat mising eng emet nebo Kenya komukul ko ketesiet nebo anyun citizen tv ko nitok anyun ko chamat mising akikere ile biko che chang mising kolosu anyun keteshonito ko amune anyun sikochamat mising ko inyoru ile citizen kotinyei kanetishet neo mising kong'ete ke kobotik biko chebo mung'aret biko kora chechomei ureriosiek akomito kora biko chechomei kabaibaitet ap kee nitok ko neu ketienyo ak tukuk chebo mbirok ko inyoru nito anyun ko yoe biko chechang kolos keteshonito akotoben icheket keteshonito.

Rediot anyun neachome missing akose akoo chomee kora biik koo en emet komugul koo nebo kenya kokase koo rediot anyun ne bo Redio Maisha, koo Radio maisha anyun koo rediot nee ikosee biik kokose missing akot yoimiten chito imii barabara kokelany karisiek yoiwendi sabarit agetugul koo missing kot ikose biik ko koyote anyun stesienit nitoo bo Redio Maisha koo inyoru anyun eng yutoo koo tinye icheket kabaibaitetapge neo missing amun kong'eteke sait somok neboo bet koo cham kotinyei tienwogik che chang missing che chome biik kokase akoo niton ko akere alee kikoyai biik chechang kokas stesienit nito .

Ko anyun asinyoru chito kadit nepo simoit ngo kanepo Safaricom anan ko nepo Airtel eng' kampunishek chotok chekasu eng' emet nepo Kenya ko cham komite tuguk aeng'u chepo komanut mising' che otko metinye chito komenyoru toretet eng' chakchinet ko anyun kiy ne makat mising' akot eng' yuto yu ko kipandit ko yutok ngukainyoru chito kipandit ako kait kenyisiek taman ak sisit ko ikoiti anyun ikoini chito nemii duket sikoaldoun anyun kadit notok ako koraa komito anyun nambet neindeni asikopor kole inye.

Jeff koinange ko nitok anyun ko chito anyun cham ko iporostoy logoiwek eng ketesiet nepo Citizen ko inendet anyun ko chito ab logoiwek ne kasunot mising' ako ingen piko chechang' mising' kot, akot koraa inyoru inendet ko chito netinyei mung'aroshek cheterter ako tinyei koraa lipanet eng stationishek cheterter, ko inendet kotinyei koraa anyun ng'alalet nekararan mising' ako kasu kole chito nesomanat mising inendet ako asiachame mising' ko cham kotinyei inendet kipindit nemito taarifait nemii sait somok nepo kemboi kocham ko yutok ikase anyun kandoik cheterter kopwanii akoyachi inendet chikilet ako yutok ikase anyun tuguk chechang' mising'.

Cham anyun imoche chito ifilen KRA ko cham komito karatasishek chemokoi kecheny anan inemu chito eng laptopit anan ko kompyutait olemokoi iser asinyit tukuchoton ko asinyoru anyun chito tukuchuto ko muuch iwe koot nebo anyun huduma center ko yuto inyoru boishet negararan mising ako kora kokewe koot nito ko cham komayochei biik mau ku kewe koot nebo chito nebo cyber ko eng yuto po huduma keyoun anyun kasit nitok akeborun akot tukche inyititi anyun ng'alek chuto po KRA akoi ketorun ako inyoru yotok ile kioun eng chokchinet nebo barak.

Sukulishek anyun chukindon missing ko toreti anyun lakok anan ko kipsomaninik chemochei kochut chebo kokwet ko inyoru anyun sukulishek chukindon chekonu akot kanetishet akobo tukcheichome ngokei akot fundiot netechei korik anan Ii fundiyot nechopei ngoroik anan ko kasishek chotok che ter ter ko cham sukulishek chu Kobo komonut mising amu yuto ndawo anyun lakwet eng kokwet nyokonyoru boishet nekararan akeneti inendet tukche kinyoitoi boishonotobako ako inyoru kokakotar akot kipsomaniat sukulit nito ko inyoru nyokoyotchinigee kazi inendet anan konyor kasit inendet akoek chii nebo komonut mising eng kokwet.

Mwalimuinik chechang' mising' eng' kokwet kopunei icheket koimutik eng' kokwet amun inyoru akot atkomache icheket koinet lagok kopaishe sokat ko korom mising' amun inyoru matinyei sukulit laptopishek anan koraa ko matinyei icheket tuguk cheu WiFi cheinete chutok koraa inyoru mwalimuinik chechang' much maingen icheket kopaishe sokat konetis kigonaita icheket kopendi clasishek asikokoyto kanetishiet notok kogaini lagok chemii clasishek ko nitok kokaimutyet neyoo mising' nepunei mwalimuinik chutok kogoitoy somanet.